Wore taa ena naa elukungu. Naa yiolo enikuni tenitobirri naa ingas aibung elukungu nintokitokie enkare, nipik enkare pii ninuaki mitootua, nidung ena lukungu ino orgos adungu elukunya. Yiolo piindip, nintoki taa aitayu ena lukungu nintadoiki atua enaare, nincho mitootua pii, ometananita. Nintayu ena lukungu tiatua enaare, nincho miropija penyo nitumoki atuputuo, yiolo pee iput aitayu irpapit pookin, nidany enkoshoke, wore pee idany enkoshoke, nitumoki aitayu imonyit ontokitin moj natii atua. Wore pee iindip aitayu imonyit ontokitin moj natii atua, nesidanu nitumoki naa ateyiara ainyiaki aikaraanga aitobiraki piitumoki naa ainosa.

Ore taa Kuna naa nkamiani .ore Kuna amiani nemunito naa ele shani aanya benek. ore taa oshi enkamia naa entoki emaana toltungani. etiu iji. eramat oltungani pee etumoki naaa atooko kule, nenya nkiri, nemir pee etumoki naa ataasie nchugulini enyenakneesieki sii, usafiri, enapi lolan naa sidai enkamia amu kidim ilameitin.aa kenyor inkuapi naairowua.

Wore taa ena naa enchatare oorpapit, wore enchatare orpapit naa keyieu enkarriyiano, eetae naa iltunganak oata enkarriyiano eiinoto. Eetae oltungani laa tenelikini taata enikuni tenesheti irpapit naa neyiolou ake, naa niteru aas. Neetae naa olaa lasima peyie elo darasa, peeyiolou aateshetisho irpapit. Naa entoki sidai ena tolosho, aa keas irkulie tunganak peetum naa iropiyani, naagolie ate, onaasishore temaisha enye.

Kadalta najo osokoni ele, egirai naa amir irnyanya, impuka. Ebore naa iltung'anak egira ainyang'isho naa etii naa osokoni. Nasidai naa osokoni oshi amu keretisho, kisho naa iltung'anak menoto daiki teleliata.

Entito taa ena kiti, nashomo duo ninye naa asotu irkiek, nenapita taa irkiek lenyanak etushukunyie, etenaure taa naleng enaa naa enalio. Elio pii ajo etanaure, etanaure pii , neerita isoitok inkejek amu meeta inamuka, ee enanyor enkai.

Adolta naa tene selenken oonguan orkarayeni, orbaket, nadolita naa nkilani. idoolta naa Kuna selenken ajo egira ninche aanyok aituku naa nkilani, egira aituku, egira naa aik. enyikita naa pii aituku nkilani

Ore taa ele naa olduka naa loo namuka loo nkilani. Looolo taa iltunganak oogira ainyiangisho egira ilkulikae aamir. naa sidai ena siai kitishipisho too mbaya kumok oleng. kitishipisho amu ninye inyiang'unyieki enamuke naishopo. ninye inyiang'i tene, teniyieu enkila ngejuk nilo ainyiangu. nitiship sii olopeny, aa nabo. kitoti olmarei lenye. nisho sii ninye meshomo dukuya. ore eniare kisho sii iltunganak esiai.aa kisho irkulie migeri.,pee egolie na a egolie sii ninche ilmareita lenye. ore pooki ng'ae. neretisho naa aiko nejia. neeku isidai oleng tiatua olosho.

Ore taa ena naa entomononi nagira ninye aayierisho, enyokita taa ninye aayierisho, negira taa ayier Kuna tokitin taa naajo snacks .egira ayier egira naa aitumia eilata. orkaraye lenye loo nkiyiaa. neeta naa olbalet lenye tine. egora ninye aitiramga anyok naa. ayier Kuna snacks elelek naa aa ine biashara neeku kejo peeyiee pee etumoki naa ai supply

Wore taa entoki nalotu endamunoto tenadol ena naa olduka sapuk lenairobi. Adolta naa endaaji sapuk, aa ninye naa oshi KICC, nadoolta naa kunda ajijik naa sapuukin, okunaarin kumok, oltunganak naa etii naa inchugulini enye naa enaake. Neeku naa kadoolta ajo Nairobi taa ena, aiko nejia.

Adolta taa intomonok are nagira naa ninche aidong irpayek aitai enchaanga tenkoitoi naa yeapa aitumia naa enapa kimasae inapa tokiting naa yeapa naidong'unyieki inkeek naa enchaanga adolta naaa intomonk are naata inkeek naanyokita ninche oleng aidong'u naa ina shaanga naa akeretisho endaa naa nanya naa sidai oleng.

Ore taa tene ntomonok naara imiet, olee obo. nadol emashini, adolta irkikuan. ornaketi oonguan. tenijo naa iangor naa ena kias naa irkikuan edungotoi aitayu naa, kajo naa akeyie enkare keemelok oleng amu majo sii enaa irkikuan otayunyeki, egirae naa aidong. kajo naa irkikuan itayitoi tene. pee itayuni naa ena are. epikitai kulo baketi aa naa ena siai e technology.

Eji ore enatoki embae nalotu elukunya enadol ena naa sikarri. Adolita naa ena selenkei naa ajo etii ninye Mombasa naa anya sikarri elelek aa honeymoon etii. Adolita naa enkare sapuk, ele orika ogira atonie najo naa akeyie eshomo naa ninye ena anya sikarri naa ajo naa siinanu aitereu

odolita taa olee otii eneweji amirisho emirita naa samosa naa esiai sidai ena naitishipisho eesita naa ele lee ena siai pee egolie kewon neramatie olmarei lenye, naa kisidai amu keeta naa iropiyiani aa entoki sidai eropiyia tepoki ng'ae, neeku naa enyokita naa ele lee aing'oru, tenees naa oltung'ani esiai naa pee etumoki naa anoto, iropiyiani netumoki naa atalaa intokitin naa yieu tena maisha.

Adoolta naa nanu iselenken ware, nadoolta orng'atuny otii naa olale loonguesin. Kaisilig naake ajo yiolo naa kuna selenken naa keshomoita ninche ele ale naa peepuo aadol naa ing'uesin. Neeku naa edolta nche orng'atuny naa tene, naa ajo naa sinanu. Wore naaduo oshi naa olale loong'uesin naa kitobiri naa oshi duo pee etumoki naa ing'uesin aatotoni tiatua neramati, nishoru naa iropiyani.

Eji ibelekenye ena bae oleng tenkop ang'.eewuo naa engejukoto enkop. etaa naa ibayioki emodiei oo nkishu, meekure nemirieki nkajijik. tenkaraki naa keeta olgusil. neeta naa intokitin pookin. modern etaa naa ena modiei naa apa emuriek, inkajijik. nitobirieki naa apa aitoki naa osimiti. neeku etaa naa ninye naa eshatieki nkajijik oleng. neer naa emodiei enkiteng'.neeki Ina pee meekure eetae ena modiei enkiteng' Oleng naa namuriahoreki naa tiapa.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena naa adol adamu ake enkiti centre natii naa atua inkishu tidie nekua naa natii reserves naa ninche naa inyiang'ishoreki eesieki inchugulini onkaulele eesieki eshua anaa ainyiang'unyie indaiki neeta nkutiti sokonini naa namirieki inkishu ontare nkineji orei naa inche naa etii naa ildukai lonkaulele neesieki naa eramatare pookin iauluo.

Olee yiolo taa entoki nadamu tenadol ena naa emasho adolta naa kuna selenken naara naa uni nashomoita naa ninche isikarri newosh enkiti masho enye naa ashipa naake tenebo nenya naa indaiki neokisho tenebo negira naa ashipakino enkata egira naa sininche naa aisho iseseni lenye enashe ing'ua irkasin otenkaraki naa orusai naa.

Ee pii kaidim naa atejo ore ena naa eselenkei nashomo naa ninye aitayu irkeek, neku naa idipa ninye aitayu irkeek, etaa kegira ashukunye Neeku naa, nejia etiiu.

enetipat enabae temuruang' naa sidai enatoki esokoni oo impuka amu itinyikua sokoni metaa kesioki naa iltung'anak atum kuna tokitin nishoo sii intasati emurua esiai metaa kemirisho, kemir kulo nyanya nemir kuna impuka netum sii niche iropiyiani naaramatie najo naa kisidai enatoki tenamuruang' naa sidai sii tolosho.

kaidim naa atejo iyiolo kuna naa inkera ashu iltung'anak aisuma egira naa arerena tengaraki entemata egira naa ai hold enoshi toki naaji discussion egira naa aitushul idamunot enye aisuma tengara naa entemata enye natii dukuya eeta naa adolta ake naa gira aitushul ashu intokitin naa naisuma negira niche anyok aitadamuno.

Wore taa kulo naa isinkir. Adoolta taa ele lee omirita ninye isinkir tene. Naa enetipat ena baye emirata oosinkir, aa sidai embaye nabo. Yiolo naa imirr kulo sinkir nitum naa iropiyani nigolie naa kewon toombaa naa niyieu. Aa iramat kewon, niramat olmarei lino, naa keramat sii olosho. Sidai kulo sinkir amu kinyiang; uni naa endaa sii toorkulie tung; anak. Etii naa iltung'anak oonyor naa kulo sinkir aa kitaa endaa, naa sidain taa oleng'.

adolta taa nanu inkuti toyie naa gira adala kutitik oleng inapa pira naa nang'akinoi egira naa niche kuna toyie ashipakino naa enkata, anakino ena pira nera naa kuna toyie uni etii naa nabo nakuetita tekatikati negira naa kuna kulie anakino enapira.

adolta naa ilewa loishopo kimasai nadolta olashumbai ooshito naa ninye embisha eta kamira, adolta ilewa oogira aranyaki niche ele ashumbai , elee adamu naa eranyakini naa ilashumba, aa ketii naa iltung'anak oshi oranyaki naa ilashumba pee eetum naa iropiyiani, neeku kajo esiai sidai too ikulie tung'anak egira naa aing'oru iropiyiani egira naa ainguraki ate enkurma.

Ore taa entoki nalotu elukunya ai endamunoto tenadol ena kulo tung'anak oobanchi kumok naa maandamano egira naa iltung'anak ayandamana naa egira naa aing'oru haki enye, egira naa aanyok aaru haki enye tenewueji

Arolta na tene entasat wenkerai enye kiti nadolta egira aikanda enkurma e aja petumoki na ateyier nchapatini aldolta egira ashipa tenebo adol ake egira ashipa egirabaas embae naasita

Adolta taa enkaji ormaasai manyata adolita ntasati natoonita toltoo otii oriong aji elee ilo taa adamu napa ajijik ormaasai namanyi nairowua oleng naata nkutot kumok ore pijing temilanko ilo abaki enetii ltunganak naure neaku ajo na sinanu.

Elee adolita taa sirkon loora ong'uan, adolita enkiti tito najo naa sii iyiolo naa kulo sirkon eyietita anaa enkiti toki naa naji emukokoteni. Idolita naa kulo sirkon eitumiai naa sirkon ayietarie naa nkariak, ashu lolan akeyie naa amu enap naa sirkon ilolan. Najo naa iyiolo endamunoto aai naa sirkon onapita naakeyie lolan enyokita naa sinye enatito naa arrumoo naa kulo sirkon. Aoshoo naa metaretoki naa anap kuloolan anaa naa enanare amu eidimu naa duake sininye noopeny amu eikiti naa.

Ore taa ntokitin pookin nadolita tene, adolita naa inamuka, natijinga naa emodiei naa pii. aeolta sii elong natijinga emodiei naa pii. adolta sii ninye orkijiko, naa ele sapuk otii emodiei. adolta naa te musho teidie orkiti lee naa ogira aorugo. mayiolo ajo kainyioo eesita. adolta naa esuntai oo mabatini. lekua keek oolakua oonyori, ajo naa sii nanu aitereu. netii naa sii ninye, enkop naa ena naitunyutp ele lee.

Ore edamunoto ai tene na ore Kuna naa lulu o Rashid, ninche naa Kuna aa nkalikiorot e abari, oo nkoroki te citizen, adolta naa ajo ninche taa Kuna pokira nishopoi naa anaa irmaasae. adolta naa ajo itaitua enkuso oormaasae katukul. netii naa no ninche atau studio.

kadoolta nanu ena naa inkera kuna natorikuoki aisho chacho, adolta naa kuna kera kumok ,neboitare noo nkotonye amu keretu naa inkera kuna moyiaritin nisho naa niche metaa ketaa ,naa biotisho sidai tiatua ele osho otemaisha, enye najo naa nishori naa inkera naijo nena naa era kutitik pee esidanu naa biotisho enye tedukuya.

Iyiolo enadol ena siai nadamu maandamno. etaase ena telosho likitio le kenya. etaasa naa tele ari ake likitio loo nkalisuni. are otikitam oonguan. naa maandamano naa apa, sapuk oleng, naapushanan aitadamu. aitadamu naa ntokitin naatasate naa apa teilo ari.

Etii egira iltungana aapik mpisai saccoi too kulo larin otulusotie tengaraki ore saccoi naa keata dupoto oleng tee iltungana, aa keata intrest too iltunganak loisho metobiko naa neitoki sii aaku iyolo iltungana enipik iropiyiani esacco naa ekincho sii eloo, naa kenyorr naa iltungana ina iloon amu keret naa too imbaa kumok, aa keret ilairemok ,aa keret sii laishetak sii loo inkishu, kulo naa peinyang'unye naa inkishu neramat, neremishore naa ilkule.

Ore naata kunabshilingini tomoniuni ,ore na nanu enaidim aitaasa sai na paalak na wifi na ana internet najing ena app naji think voice collection nalak na kuna maswali na naikilikuanuni taa tinewueji ana enanare arashu alo naenkoteli nainyangu inashai ormantasi obo nalotie na tinaolong naa.